Nĩguo kũnina mĩgomo ya arutani thĩinĩ wa bũrũri, nĩ mĩgomo ya arimũ guothe bũrũri-inĩ, thirikari nĩ ĩrutanĩirie na njĩra nene mũno, wambere nĩ ĩthiĩte nambere na kuongerera arimũ thĩinĩ wa mathukuru, na kweheria ũndũ ũmwe mũnene ũrĩa ũtũmaga mĩgomo ya arimũ ĩkorwo ĩrĩkuo, arĩguo ũnyihu wa arutani. Ũndũ ũngĩ wajkerĩ, nĩmagĩte na ũhoro wa kũrũmbũiya mateta ma arutani, marĩa makoragwo magĩtetia thirikari, ũguo ĩkagĩa na ũhoro wa kũnyihia mĩgomo ya arutani bũrũri-inĩ.

Kũhe ciana ihinda rĩa kũhurũka mathaa-inĩ ma cukuru kũrĩ bata mũno harĩ wagĩrĩru na ũgima mwega wa meciria ma ciana icio nĩ tondũ ciana nĩihotaga kũgĩa na ihinda rĩa gũikĩria kuma kũrĩ wĩra mũritũ ũrĩa makoragwo makĩrutithia meciria maao rĩrĩa marĩ thĩiniĩ wa irathi magĩthomithio nĩ arutani o na ningĩ makĩgĩa na ihinda rĩa gũĩthomera.